logiwek konam kee ak konetik chekongelelchi boisheti koingamun mwoe ichek kole monyorchinkee cheket rapishek cheome sikopit kotoretenkee ng'olole konetichuton en logoiwek kole monyorchikee icheket melekwek cheome kotorenten akot lagokwak i amun tindo ichek lagok cheoche kotoret ak korikwak ng'olole kora konetichuton kole ngalekab aisurushek ketilen ichek aisurut neoo kosir oot rapishek chekikochin chemwoe kole yoe nitok kotutukinikitu mising rapishek chekikochin ng'olole kora konetichuton kole manyorchinkee ichek ripset neome akot en sugulishek chemiteni amun en tuguk chechang chemonyorchinkee akot chepo boishet ng'olole konetichuton kole akot kitabushek cheboishen konete lagok komonyorchinkee agot kora ele kiripto en ngalekab amitwogiki akot ele kirue komanyorchinkee ak ole itito sugulishek ng'olole kora konetichuton kole yoche keteshi rapishek ii keteshi melekweki sikopit koboishen akomuch kotoret lagok ii konet lagok ng'olole kole teseta ichek kong'elelchin boishet yemokitoret en tuguk chemokyinke komwoe ichek kole yoche koepit serkaliti ak kokoshi ichek akotoret ichek en tuguk chemokyinkee kokoshi rirekwaki sikopit kowekyi kee ichek boishet

Ko ai chito neo nebo temishet eng' korenyon koyochei ager ale kanet koron temik konai kamanutiet nebo konyorchingein kiyakik omitwokik cheomei akot eng' betushek chebo kemeushiek anan ko betushek chemamiten omitwokik koyochei anet koron kamanutyionito yekaranet amuchi akochi icheg keswek sikobit komin omitwokik chebo kiyakik kora koyochei ager ale kakichob mbarenik komyee siyekakemin omitwokichoton kobwa komyee kora koyochei ager ale kakitech kot neo nekimuchi keyumji omitwokik choton koiton koyekimuchei kora kealdaen omitwokik siyetun kakoit kemeut kealdat omitwokik choton ko kiit nekiyoei koyochei yo kaketech koito oo mising' keyum omitwokik choton chekokamin temik akeolji iche eng' oliet nekararan ko yekakeolji ichek eng' oliet nekararan kemuchei kekonor ko yekakoit kemeut anan ngoror omitwokik eng' oloton komuchei kobwa kora biichuton akonyikwaljigei omitwokik ko betushiek chuto komakomuchei konyor nyalilda kiyakik komuchei konyorchingei omitwokik ak tuguk cheomei kora sikobit koboiboitun ako sobcho agenyorune keljinoik cheyomegei

imuche konam lain temiki en minsetab suswek chemogose kemeut elnamdab lain temichutoni koyokokinet ichek kelenchi suswek chuton chu komokose kemeut ak kora kokit neyoche keyai konyolu kinet ichek ak kemwochi ichek kit neimanit ak keyochi ichek imanit amuni ngotkokinet ichek kelenchi suswechu komokose kemeuti akoron kakoba komin suswechu komokase kemeuti ak koron kakopa komin suswech choton ak kokose kemeuti komokoyoni ichek koyoche keker kele kakinet ichek ak keyochi ichek kit neiman kora konyolu keker kele kakinet ichek eleimuche kotemnda mbarenikwak ak eleimuche koripto suswechoton akoi kopwa kora koyoche kikochi ichek kericheki cheimuche koboishen yonkait mionwokik chebo susweki amun miten miondo nebo suswekii neimuche kobwa akonyokongemsuswe choton kotor komotokoiyo anan motoroot kotesaki akopit keboishen suswe choton koyoche keker kele kokikochi ichek tuguk cheimuche koriben suswe choton kora koyoche keker kele kokikochi ichek napas neome koyai boishono ak ketoret en toretet nemokyinkee kotemik

Tugaab timin youwe komuche kogo keljinet neo en emenyon amun tuchuton komuche bokeker amun bwone toek oot che kiplelachek konyokokere tuchuton youwe amun youwe tuchuton komine lainit neo amun bwone che chang tuchuton ak kou tugul kipakenge kosipi lainit agenge. Kokonu niton koip boiboiyet neo amun imuche kobwa biik cheabu ematinwekab sang konyokobaibaitenge tiongichuton koger youwe amun makele youwe tuchuton kouwe kopendi nemakowekse. Uwe kopendi, ko yekakorobon kora ak korut suswek komuche kowek. Kokasarta kora newekse kobwane kora kiplelachek sigopit konyokoker ak konai amun bwane agot alak sigopit konyokosoman ak konai kole sapto ano tuchuton, kokonu chuton kopit melekwek che chang en emoninyon ak kopit ketoreten choton ketechen emet amu kikotoret oot kora ngalekab sipitalisiek amun yuton yu uwen kora tiongichuton kokiketech en yutok tukosiek che eechen ak taonisiek che eechen che ikochin biik koyumak en yoton ak kotes bandap mu ngaret kwo taa. Amun miten biik chechang che miten yoton chemuche kwaldechin tuguk kiplelachechuton amun yekakobwa en emenywan konyokonyoru tuguk chechang kora chemiten yutok, koyoche ketoret ingunon kigoi kityok ripset nebo kalyet kokonechany niton tuguk che chang chekimuchi ketoroten emenyon.

Onyorchinigei konyoiset neyomei eng' sipitalishek chenekitenech amu sipitalishek chuton konyoru toretet neo kokochi serikalit neo nebo emenyon nyoru tukuk cheu kerichek ak tukuk alak chekiboishen cheu akot karishek ak tukuk alak chemokchingei sipitalit sikobit kinyoishen anan kinyaen biik kora sipitaliniton ndawe sipitaliniton eng' miondo agetugul kimuchei kenyor miyondo age tugul akinyan kora sipitalishen chuton kora komuchen kopiman akonai kole itindoi miondo aino koyon kakocheken akonabkole itindoi miondo ainon komuchei konyain ak yon kaker kora kole matindoi kimnotonon nebo kanyaiset kimuchei kosipten kora iwe sipitalishek cheechen siyekeiwe sipitalishek choton kimuchei kinyain ak kesirun kora kerichek cheyochei iyome kotugul akolo yoton oleyochen isoren kerichek kimuchei kora keng'alal eng' sipitalishek chuton chun nekitenech chi miten yemaloo sikobit kong'alal ak sipitalishek choton akoib kerichek sinyeisore kerichek en elenekiten akinyorchigei nguno kikotoretech sipitalishechuton chu nekiten amun yoton kora komiten chepkerichinik cheimuchei kokas akotoreti eng' kit agetugul amun tindoi ichek kimnatet koyai noton amun en toretet neimuchei kotoreti emenyon kokochin tukuk chemokchingei cheu chepkondok chemokchingei kotugul konyorchingei ngunon anyoru toretet neo eng' sipitalishechuto

Nekibo kecheret eng' ole abunu ko kikuren Joanna Ng'eno kikiketchin kecheret amun eng' boishonik chekikakoya ine nguno boishonikchik chekiketchi kecheret amun kicham piik tindoi chamet neo eng' biik chechang' amun eng' boishonik cheoe cheu ng'alekab ortinwek kokikotoret kokikototech ortinwek chechang' ortinwek chekiyachen kingonomei kecheret ko kikokorer kole kikowal ortinwechoton sikobit kokororonitu aketech komye kora eng' ng'alekab sukulishek ko kikong'et chichiton kotech ng'alekab sukulishek kotech sukulishek akumuch akot kosir sukulishek chekimikoserotin eng' setikalitab Kenya ko kikotoret sukulishechoton kotorta akesir ako ko lakok chechang' kora chekimikotindoi kimnatet nebo somanet ko kikotoret kosomeshan lakochoto kikotoret biik chechang' nguno boishonichutom ak alak chechang' kokitoret sikobit keketchi inendet kora kicheranoto kora komiten kora pcheet nekepcheei rapishek chekilochin lakokab sukul ko ngaamun kimnotet nekitindoi ak ng'alalet neking'alal ak biik akoyonjin kokikoomuuch kobur biik akopchei rapishechoton eng' kaliet kamakou eng' tai amun ki en tai kokmakemuchei akot kesich rapishechoton amun kiimuchei kosirchigei biik alak kebakach alak lakini eng' toretenyin kokikoker kole kikoker kong' pichoton akeyai boishonoto eng' kaliet

Kabarunoik chebo tingoek komuche koborge koboisien tuguk cheu kolupchan chito amun yekakonam chito tingoek komuche koetyi mat bortanyin. Kora komuche kora kobarunenge loliot nemuche kolal chichiton. Loliot ne marakotime otkora serunek, amun inyoru chito neame tingoek kokatimak serunek agot olengaloldo inoe chichi kole ametingoek. Tagu kabarunoichuto bo tingoek. Miten kora kabarunet neu ogot kwam chito metit. Imuche kwam metit amun en loliot amun yekakolal chito kokake mising kolale kotugul kokochin noton kwam metit. Kora koibu chorirnotet en borto amun inyoru chichiton kora niame tingoek ko kachariren mising ne mamuche otkoyai kiy kotor ketoret. Ingunon chichiton komuche ot koityi rwonik che nyikisen amun yekakonam konyalul bortanyin, komuche otkoru kora chiton. Tingoek alak koibu otkoyesya serunek yetwoe komong korotik amun tingoek alak komuche koyesi serunek. Inyoru chichiton koyestos serunek ak kosoito kotugul korotik en serunekyik. Kora komuche kora korirtos konyek en chito amun yon kakolal mising chichiton komuche koririo konyek amun en tuguk chekose chemuch kongwanen en bortanyin. Ngunon tingoechuton koboruge kabarunenywan kotagu mising.

Yoon kimiten ak chito nemiani koyache ale karib chichiton en ng'alek chebo tililindo. Ng'unon tililindo en chito nemiani kokineyoche kerib missing sikobit komatkotesai mionogik alak, yoche kekere kele kakimuet chichiton kotugul atkomatindo kimnotet ih nebo komuetke , kora koyache ke kakimuti ingoraik chichiton sikobit kotililit akotililit ot eleburen kora chichiton ih koyache kekere kele kot komuche koyai kasishek kerib sikomakitikin koyai kasishek cheechen missing. Amuun miten kasishek cheechen che ye kakoyai kokon noton kotes miada en chito . Kora koyache ager ale kakirib chichiton en ng'alekab amituakik, moe kechobchi amituakik cheamege ak amituakik cheimuche kotaret ih kokirinda miannuagik. Miten amituakik che cheuu lokoek ko lokoek kokochin chichiton ih ko kokirinda miannuagik ak kora koyache keker chichiton kele ngomiten kamuget kaimuut chichiton kuasipitali sikobit konyor chike kanyoiset amuun miten miando nemuche kotesakse missing koyache keker kele kakinyor chepkerichinik sikobit Konya agikochi kerichek sikobit koam kotugul ak kowalak sobenyin. Ak chichiton keng'alalchi en ng'alalet nekararan moyoche kebolchi chichiton yoche keng'alal kikochi komang'unet sikobit kotinye komang'unet akosib kochakchi.

Kenyor banganetab sigisiet ko kit nebo kamanutiet neo amun yekakonyor chito banganetab sikusiet ak konai mising, komuche konai olemukto kosich lagok chemuche korib amun kimuche kesich lagok chechang chemakimuche kerip ee akoyekakonyor chito kanetisiet konamche ak banganet olekimuche kesikto lagok kokochi niton chichiton konai elemuche kosikto lagok ak konai kole en kila kenyisiek ata koyachevatindoi lagok anan atindoi lakwet. Ngunon niton komuche kotoret en tuguk che chang. Kora yuton, imuche kokoot konai chito kolei, imuche koyai ne sigopit kotiny tuguk che imuche kotoreten pangananoto anan kopanganen lagok chekakesich. Kora yekakobwa lagochiton kesich lagok komakyinge tuguk chechang cheu somanosiek ak tuguk chechang. Koyekakinet chito olepangando sikisiet, komuche konai kole amuche aripto ano lagochu ago en kila netian amuche asich lakwet ak arip ak abongochi tuguk chemuche kotaret inendet en sobenyin tugul kora. Ingunon korayuton yekakonyor chito panganet nebo sikisiet komuche koterge en tuguk chechang. Imuche konai kole pangando ano ak kopangando ano konyin sigenyor kapchi kotononot ak kechor lagok koribotin simakitikin kenyor lagok koseretiote ak kosomsote. Ngunon bo kamautiet neo kenyor panganetab sikisiet.

Chegab kina en lakwet kobo kamanutiet neo. Yoche keker kele kakikochi lakwet chegab kina sigopit kotaret choto lakwet kogochi kimnatet sigopit oot koet lakwet amu kimuche kenyor lakwet komoet kou yenyalu. Imuche ootkora koet komosta age en lakwet kosir. Kou ogot moet, imuche koet moet konamnge ak chegab kina chemanyor lakwet ago konyor lakwet chegab kina kimuche koet ak konyor agot kimnatet nemuche kokirindaen mianwogik. Miten mianwogik chebo sinet che mianwogichoton kobwane konamnge ak chegab kina chemanyor lakwet. Ngenyor kora lakwet nemanyorchige chegab kina komangom. Matindo ngamnatet amachepchep lakwanito en tuguk che chang. Nibuch lakwet nekanyor chegab kina komie, kongenyor oot eng ngalekab sugul ko chepchep lakwanito mising kosir ogot lagok alak ago kinyoru lakwanito kobaibai ak koetu komie. Amanome mianwogik cheterchin amun miten mianwogik chechang chemuche koityi lakwet yon manyorchige chegab kina koyam. Ngunon yoche keker kele kakikochi lakwet chegab kina koten ko mingin agoi kokakoet koyamnge keker kele kakoyam kwamis, kwam amitwogik alak ii ak komuche kogachi amitwogichoto kimnatet. Koyon tomo koit yoton koyache keker kele kachuchun lakwet kotugul sigopit konyor kimnatet.

Njirenik koyochei kikochi omitwokik cheu pushek cheu akot panyek chekaking'a amu panyechuton chekaking'a komuchei kokochin njirenichuton kotesak mising' eng' chong'indo ak yekakekes kochong'oitu yochei keker kora kole kakikochi omitwokik chuton eng' saishek cheyomegei mayochei kororchi omitwokik akot beek koyochei keker kele kakiwal beek kotugul amun ngot komurekitun bee chuton komuchei kokochin njirenichuton komatkoechekitun en ole kakimoktoi anan akot komatkotesak anan akot kokochin kobek chechang' koyochei keker kele kakikochi tukuk cheyomegei kekochi omitwokik cheyomegei mitei amitwokik chemakou pushiek ko omitwokichutn kikochin njirenik ko yon kakikochi omitwokichuton koomei omitwokichuton akobiyong'so akochang'ait mising' kotesak koitenywai ko yon kakotesak koitenywai kimuchei kekes njirenik chechang' anan kenam njirenik chechang' en onet akocheechen akoneriotin chemuchei yekakealda kemuchei kenyorunen rapishek chechang' nguno yochei keker kele kakirip kikochi omitwokik cheomei kikochi omitwok miten akot panyek ngeng'a panyechoton akikochin njirenik komuchei koechekitun njirenik kikochin kora omitwokik chetindoi kerichek cheikochin konerio akikochin chon koechekitun mising'